Ore enikunari enasiai temurua ang, nendelea oleng. Amu, ore eunore ore ena unoto ornyanya, ashu enamirita ornyanya onkitunkuuni, enasiai akeyie enkiremore nkwashen, ormanananasini, nendelea oleng tena murua ang oleng. Amu tenijo nye adol, etaa ore tanakata intasati kuna tasati ompuka, netaa ninotito netaa oshi taata nche enotito biashara sapuk oleng tenasiai. Amu etaa ninye ing'orita, nepuo abol inkibandani enye, nepuo amir inkitunkuuni, nepuo amir irnyanya onkwashen, naa ketum impisai kumok oleng. Neeku, endelea enasiai oleng temurua ang. Nisho ninotito intasati, kumok, inkibandani, neeku ketumoki intasati ashomo atimir kulo nyanya, onkwashen, peyie etum iropiyiani nainosie endaa.

Ore ntokitin nadolita tene adolita enkibanda sapuk natoboloki natii taakeyie irmatunda loonkabilaitin karibu pooki amu adolita taatoi, adolita irmariko nadolita irnayanya nadolita toi sininche irmaembe adolita toi irmananasini nadolita sinince nkuashen, netii toi ake sininche nkitunkuuni netii akeyie irmashungwa netii ake siinche irmelon neeku kadolita nkabilaitin ormatunda pookin tena kibanda ore sii toi ena kibanda naa e kibanda nailepa oleng' adolita sii toi ajo ke kewarie amu kishu oltaa neeku iendelea ena kibanda oleng' metaa kemirishoi inye tempolos enkewarie egira ake iltung'anak aaponu aaya irmatunda.

Ee kaidim atolimu pii ajo kainyioo nagira aasa tenewueji adolita taatoi irbarrnot aare arashu naa ilewa aare oogira aasot entulugumi ore naa sii toi ena tulugumi etaa sapuk oleng' tenewuaji oshi tena manyisho oonkishu arashu aa ntare, neeku kadolita irbarrnot oogira asot entulugumi ibung'ita sii toi nchembei nadolita sii tooi irkuniyiani oopikitai pee eponunui aaya neeku tenijo aing'orr tenewueji esiai naaji enkiremore amu kemirita kulo tung'anak ena tulugumi netum tooi sii iropiyiani netumoki tooi sii kulo airemok aayaita ena tulugumi natasotoki tene nepuo aaunishore nebulu ndaikin tesidai oleng' netumoki sii tooi aashomoita aatuun kuna daiki netum iropiyiani.

Ore paa enetipat ena baye temurua ang' naa kisaidia tooi irmarei kumok tenilo akesu ena daa nituuno tele shamaba amu teniun airemisho nelo endaa abulu tesidai naa itumoki atabolo biashara ino nilo toi amirisho tosokoni amirr kuna puka nitum iropiyiani nibolie biashara ninyiang'unyie toi endaa nanyai ninya toi sininye endaa tele shamba nilo toi alaakinyie nkera mpisai esukuul ninyiang'akinyie nkamuka ninyiangu toi sininye nkilani neeku ina baye naai esidai tenilo teniaas ena baye.

Ore eninko pee iisum oltung'ani pee eyiolou ena siai naa ing'as arik oltung'ani olchamba eton taatoi itu eunisho nilo airem ing'orita nipikipiki entulugumi nipik sii tooi irkeek oonkabilaitin pookin peyie metumoki naa naaji nkulie tokitin ainasa ele shamba niutaki taakeyie nibukoki enkare niutaki enikunaa isaai naabukoki olchamba enkare ore naa pee itumoki atuutaki kuna baa pookin netumoki sininye ashomo aiteru atuunisho naaji etaa naa ituutaka enikunaa tenkiterunoto ompaka nilo akesisho naa kelo tooi sininye asuj iroruat pookin nituutaka netumoki sininye ashomo aiteru biashara enye.

Ilepua ena siai temurua ang' oleng' amu ore ena siai enkiremore niremishote iltung'anak kumok oleng' nebol toi mbiasharani enye tesapuko oleng' neeku adolita ntomonok are naagira aaunisho tenewueji naa kisaidia ena siai amu keunisho ake ore pee epuo aakesisho nepuo aaboloki ate biashara oompuka nepuo toi isokonini aapuo aamirr netum iropiyiani netum sii tooi mpisaai naapuo aalakinyie naaji nkera sukuul nepuo toi sininche aapuo ainyiang'unyie ndaiki nepuoi tooi aapuo aalaakinyie nkera school fees.

Ore tenewueji adolita orpayian ontasat enye adolita sii tee enkiteng' ore ena kiteng' naa kegirai aadumu amu adolta ajo olameyu sapuk oleng' oitanyamalita naaji iltung'anak ninye ogira aitanyamal pee egirai aadumu ena kiteng' amu kinosa esumash neeku meekure eeta nguvu naidim ainyiototore neeku ompaka naa keponunui aibung' orkidong'oi nibung'i imowuarak onkiyiaa nibung'i ainyioyie aadumu neeku adolita ajo olameyu sapuk ele oitanyamalita iltung'anak teneweuji adolita toi sii nkajijik ajo egira nkajijik aamuta amu inoshi naa naaitobirieki nkeek neeku meekure naa etii nkeek sidan naashal naitobirieki nkajijik neeku etoyio kila mahali.